ore kuna naa imotori. ore eninko pee intobir naa iyieng ake enkine ino arashu enkiteng' ino. nidung'udung' inkiri nipiki emoti niponiki enkare. ninok enkima ninteleiki ina moti ino enkima ore pee eku inkiri pii nintayu apik ae moti. nidumu alchani lino loo irmaasae liteyiera te nkae moti nibukoki, nipik sii enkuriny niimbir nitum taa entoki naijo ena.

Ore ena naa enkiremore oonkuashen ore eninko teniisum oltung'ani pee eyiolou ena siaai iliki enikoni teneuni nkuashen niliki ajo kakwa keek itumiaai pee menye inyaun emukunda nintoki sii aliki eniko pee iremoki peyie etumoki aatoishoto esidai.

Ore ena nenkiteng' natoishe. Egira olaramatani aisho olashe metamejo. Enare nincho enkiteng olashe metamejo, pemibayu ake. Nirrip omitayu emudong',pemenya ake, amu kedung' kule. Nincho oldia. Nenare si niar inkulie kishu, pemenyikaki ake olashe aar.

Ore taa tene, oltung'ani eremitoi osindano. Esidai pii enabae. Ore toltung'anak omuoi, na kishiunye. Na kesioki sii osesen aning' osindano, alang' irkeek. Naa ore sii, kibooyo moyiaritin, naponu.

sipitali taa etiiki tenewueji etii entomononi nayawua enkerai enye sipitali etonita ena tomononi tendapash netii enkera enye ae dapash newokito enkare eyawua ena kerai sipitali amu emuoi.

ore taa ena siai ee kule naa enetipat te murua, amu ore pee eisho enkiteng' indim atipika kule enkukuri ashu orpira eton aa sikitok. ninjo eton inkolong' i uni arashu ong'uan ashu imiet ore pee eku niokioko. ore sii pee eiboru naa indim atimira nitum iropiyiani arashu iokiok tiang' aitaa endaa na kepiki sii shaai.

ore kuna naa inkiri, naa keji te kimaasai orpurda, ore eninko pee iyier ore enaduoo kine ino niteyieng'a arashu enker arashu enkiteng' nidung'udung' inkiri nipik emoti nibukoki enkiti are nipik shumbi. ninyer ore pee eeku kemit ina are nidumu enkuriny nintayio te nkoshoke eina ker arashu eneina kiteng' arashu eneina kine nidung'udung' nipik neyier ina kurinyi nena kiri mpaka neku netoyu pii.

Ore taa entoki nalotu ndamunot ainie tanadol kulo kukurtok na ore entoki nalotu ndamunok aainie na orkuak lang' lormasaai aa ore tanadol kuna kukurtok naripa nepejo, neripa aitobiraki nadamu orkuak lang' lormasaai. ore taa torkuak lang' lormaasai, ore kuna kukurtok na ninche oshi kintumia ee ninche kintumia ashumie kule ,neaku ore kuna kukurtok keir ake oltungani aitumia olchani oji olorien, nilo aitau tentim nilotu nimper nipik enkima, nipirtie aipirtie airrie ,keji te kimaasai airie ena kukuri ino meta safi ore peindip airo tilo orien, nintumia entoki naji esosian aisafishie ometaa safi ena kukuri ino peitum atipika naduo ale inonok ,neaku oreenadol kuna kukurtok ina nalotu ndamunot ainiei.

ore taa entoki nadolita tene, naibelekenya enkop ang' naa kadolita ajo ore kuna tokitin natii ene naa ore teng'eno ai naa noshi tokiting naitumia intomonok ashua naitumia intoyie tonkolong'i enye olapa. neeku kadolita ena selenkei nanyokie ajo etishipe oleng' ishoritae kuna tokiting natii atua ele kardasi ishorita ele payian neeku kadolita ajo ore kuna tokiting' naa keyau enchipai neyau ekeyawu enchipai oleng tiatua intomonok otiatua intoyie amu mitoki anyamalu tiatua nkolong'i enye olapa neeku ore ena neyaka yiok enkibelekenyata sapuk oleng' amu mekure enyamal intoyie nemenyamal noomama tonkatitin enye olapa amu keeta naa kuna tokitin enye naitumia.

ore entoki nadolta tene naa nkinejik nanyaita nkinyat. isidan kuna kinyat pii amu metii impuyai nadolta nkinyat e watermelon ine cabbage inoonkuashen one kitunguu naa kisidan amu keponiki inkinejik kule nemiri netumi iropiyiani.

ore taa tene adolita orbarnoti oota eng'udi. neaku keitodolu ajo ore ele barnoti naa olaramatani neetii eker nairagie egira abarn. ore ena ker tenebarni naa kepiru naa ore sii kulo papit lena keer naa kedim nedumuni neyai factory nepuoi aintobirunye inkilani.

ore entoki nadolta tenewueji naa engarri aina ya probox nanapita irmapepeni isidan kulo mapepeni amu ore tenkata olameyu naa ki enoshi kata eishunye nkujit pii naa kidimi nishori inkishu nemitoki nkishu aye naa ore sii kulo mapepeni eitauni irpayek otii nemiri naa ore sii ena siai nanapi irpayek tengarri naa isidai amu itelelek esiai metiu anaa enedumu oltung'ani aitaa ninye makewon.

ore taa entoki nadolita tene naa enkaina oltungani naibungita ilpaek tekarribu, ore taa kulo paek neitu epeji aitobiraki amu etii ilooto oleng ooisuyate, netii iloojoni, naa eitorrok naa tenepoi aamiraki iltuanganak ilpaek oisuyate arashu iloojoni amu eitotirrisho inkoishuaa. Naa ata sii tenilo apej kulo pake keifaa niaku safi nilo aisafisha inkaik inonok pee milo ayaki iltunganak imoyiaritin

ore entoki nadolita tena pisha naa intomonok are nainosita endaa, ore eninko pee itumoki ainosa ena daa na mpaka pee ing'as ayier, isuj inkaik inonok eton itu iyas aitoki. naa tenaa ketii impuka ning'as aituku nintuku irnyanya nintuku nena puka ore kulo paek nikiny, nigil nintokitokie, ninyer enekae daa pookin nayieri, niyau emisa, nintoki aituku inkaik inonok nilotu aton anya.

ore taa enkae duata napaashari naipirta ena siai, naa eudoto oo irkeek. aa oldakitari aa sipitali ilo pee kiud oldakitari audoki olchani. enkae duata ena napaashari tena amu ore ena nadolita tene naa eokoto oo irng'anayio. aa ele ng'anayioi eibung'ita ele tung'ani oibor tenkaina ninye ipiki enkutuk niijoo aitumia enkare neaku ore enkae duata nanu naata naa eneudoto arashu aa enosondano nilo sipitali nikiud oldakitari. naa ore tenduata ai naa ina naaji esidai alang'u ena oo irng'anayio. amu ore ene oo irng'anayio naa kerikino oltung'ani itu eok orng'ananyioi aa matejo naji keifaa niok orng'anayioi tedekenya nikilang ilo ng'anayioi eitu iok nilo aok dama naa ore ina te biotisho naa entoki neme sidai neaku ore te nduata ai ore enaudoto osindano naa ninye esidai alang' eokoto oo irng'anayio

ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena pisha, ore ninye angas tenado ena toki naigero NCBA naa ore entoki nalotu elukunya ai naa enchumata oo ropiyiani tembenki. Etii emama nagira aitashe negira aliki iltunganak eneiko teneshum irropiyiiani enye tembenki nelo sii aitengen ajo keisidai tenepuo aishooyo ilooni, pee epuo irropiyiani enye aisho naa ore ata nanu tenduata ai naa keisidai irropiyiani teneyai benki amu metiu anaa kuna naaponunui aashum tiatua aji neponu iltunganak neponu aapurroo. naa ore sii nena niya benki nepui aaishooyo anaa ilooni nepuo irropiyiani innonok aisho

Ore orkuak lang' lormasai na kisidai, keyau biotisho sidai toseseni, na kisho si iltung'anak metaa keeta iseseni sidan, amu ore oshi irmaasai, na ore daiki naanya, kule onkiri, na keshet osesen. Nemikinya si kuna daiki torrok, napiki kulo keek oji chemicals tenkutuk olashumpa, naa ore si kulo keek ooki torrok enaa cocaine no heroine, naa mikinya si lelo.

Ore toshi nanu, kainyototo sa tomon are endedekenya, nala alepisho, naitanap enkerai ai meshomo sukuul, nashukunye, atoriko enkerai ai, nashukunye naas esiai pookin ai eatua aji. Ore ade pebaya teipa, naigil ala alepisho, nalotu nikiyierisho, niking'asa atoni, nikipuo airura nosaa uni, ometabaiki akeyie nosong'uan tinewueji.

Ore nkabilaritin te Kenya naata naas imashoi, itoduaya orkuak lenye, naa irmaasai. Irkokoyok, irkalenchin. Naa ore duo oshi enaas oleng',naa enkishopo enye. Amu ore yiok irmaasai, nikinchop imasaa, nikinchop irkarash lang'. Ore irkokoyo nishop inoshi kilani enye ng'iroin naata isikira. Ore irkalenchin, nishop sininche imasaa enye onkilani enye. Na ore taa naaji tenanu, kesidai ina oleng' amu, ore naa ina na aitudupaa orkuak linyi, anaa enkabila inyi.

Ore taa tenanu, tosiaitin nayau edupoto temurua ang' naa, enkiremore olchambai. Ore enkiremore olchambai, neyau endaa, nelo pi esumash temurua. Ore si ai, naa empikata onkishu. Ore peeku keetae inkishu, ore enkata nemeetae endaa neyieng'i, nenyai ashu nemiri, netumi ropiyaiani. Nelaakinyeki si nkera, sukuul. Neeku kisumi nkera. Ore si ai, nempikata olukunkuni. Ore pepiki ilukunkuni, netumi irmosor, nenyai arashu emiri, na kenyai sinche nena lukunkuni, arashu emiri. Ore si ai, naa ilotorok. Ore pepiki ilotorok, neeku keruti, nemiri inaisho enye.

Ore taa tenanu orkuak ng'ejuk enaikuna pee inyiala orkuak liapa naa ore apa tiapa naa keeta nkera enkanyit nishopo nkera aitobiraki ore taata tele kuaak le taata nemeekure ishopo nkera aitobiraki, kepuo nkera mishopo niishop enkerai enkila dorrop ore pee ijo alo aikilikuan enaduo kerai negoro endauo kerai naa kiidim aitaasa keon entoki torrono tenkaraki irkuaaki naa ore sii taata nkera meekure eeta enkanyit toontoiuo enye aa ore enkerai teneyieu nedumunye alo ewueji nemikilikuan enaduoo toiwuoi enye kinyiototo ake enaduo kerai nelo ewueji naba enaa enayieu nelo naa ore ake tiai shoto orkuaak le taata naa kesidai tiashoto amu ore orkuak le taata naa kebol nkera ndamunot neyiolou nkera ntokitin kumok naa enagira enkop aikunari kake ore sii tenchoto sapuk ore orkuaak le taata nemesidai oleng' teneshoto enkanyit o tenaalo enkishopo sana sana torkuaak lang' lormaasai.

Ore taa, enadolita tene, aore entoki nadolita, na kitau esiai olturrurri. Amu ore kulo tung'anak otonita tene, nishopito inkilani nanyanyuk, akitidolu ajo, ore kulo tung'anak nesiai olturrur etii. Ore tenasiai olturrurri, nentoki sidai oleng' temurua ang',nilepunye yiok oleng',akira ntomonok, amu ore enasiai olturrurri, netaa kisho intomono metaa kitasheiki aate, tormareita lenye, netaa kiidim intomonok atasaki aate isiaitin enye, eimu kulo turrurri. Neeku ore teduata ai kulo turrurri, keu ake nibung'i oleng',aibung' oleng' tenyuata, amu esiai sidai oleng', na kilepunye ntomonok, nisho intomonok metaa keeta sininche oltoilo, temurua enye, otiatua mareita lenye. Neeku ore ena, nesiai sidai oleng',nilepunye yiok temurua ang'.

Ore taa tenanu naa isaai kumok intukisho amu ore pee inyiototo tedekenya ningas aituku intokitin nintoki ajut enkaji nilo aitukisho ore tenindipidipi ainosa endaa edama niingil aituku intokitin, ore sii teipa piindip atalepisho ninyanya endaa nintoki aituku nena tokitin nitalepishore o nena ninosie endaa neeku naa ajo kenena saai oshi itukisho oltung'ani tenkaji enye.

Ore nanu entoki nadolita tenewueji kadolita ele payain laa kajo keterewua ena keerr tewueji naado telegosoi nelotu nebau ene neeku kegira aisho ena kerr metadaayu ibung'ita ele gosoi naa kesidai amu miisik ena kerr alo aing'uaa neeku kisho ake edaa ore pee eraposho enkerr niendelea alo ewueji duo neloito.

ore teniminie enkipande ino ninyiototo alo enkituo orpolisi nilo alimu ajo ketia oitoi nabo iminie enkipande kimina ake arashua ketupurroyioki amu kidim oltung'ani atudumu ina kipande ino nelo apurrishore naa ore peepuoi atum naa iyie epuoi aibung neaku ore piilo enewueji nikipuoi aisho entoki naji abstract nilo adumu eh, empalai ino einoto nilo ewueji neji huduma centre nikipuoi aisho enkae kipande.

ore entoki nadolita nanu tenapisha naa ilarikok ogira aishooyo en cheque naa wore tena shek etae iropiyiani kumok oleng nagirae apuo aisho counties napaasha etii busia, nyandarua, kiambu, baringo, laikipia, makueni, kisii, siaya, narok, kirinyaga, kajiado, garissa o mandera naa ore kuna ropiyiani kidim ahom ainyianginyie tekila county irkiek losipitalini esirkali nepuo lolo kiek aret ilopeny emurua naa kidimi sii nepuoi naaji aishorie isukulini esirkali endaa ainyiang'aki inkera endaa pemitoki aisumbua esumash netumoki nana kera aisumata esidai ore sii naa kidimi ashom aitobirie irbaribarani neeku ore ena naa embaye sidai oleng amu kitiship inkera esukul nisuma inkera esidai nitiship intoiwuo.

kesipa eidimayu nitum empalai ekeeya ashu ene inoto tonkopisini e county ore tempalai einoto naa indim niya enkardasi esipitali naji birth notification naishori oshi enkerai teneini arashu iya embuku e clinic naa ore sii keyieuni inkipandeni ontoiwuo pokira arashua nabo tanaa wore enkerai naa ng'otonye ake eeta meeta papai lenye wore tenekeeya naa indim ake niya ee empalai esipitali naitodolu ajo ee kesipa etua ilo tung'ani naa tesipitali naje.

ore taa enkigerore onkardasini ene keeya weneinoto ore enaya enkata sapuk naa ene keeya amu ore enekeeya naa mpaka nepuoi ai aikilikuan ildakitarini ning'oruni mpaka iltung'anak apa le loi le mortuary natii apa ilo tung'ani petumokini atayiolo ajo ee kesipa naa kepuoi sii asuj intokiting kumok oleng kake ore teneinoto naa bora ake metaa keetae enkardasi einoto enkerai arashu ee embuku esipitali e clinic naa kepuku ina tiaraka.

Ore tenadol ena pisha natii ene wueji naa ore entoki nalotu indamunot ainei naa biashara , etii ntokitin kumok oleng naitodolu ajo kegira biashara tene wueji. Eetae busher aa ewueji neyiengishoreki , neetae benki nashumieki iropiyiani , neetae bar ewueji nepuoi aokishore , niaku kikumoki ntokitin natii ene wueji , niaku kitodolu ake ajo biashara earitae tene.

Ore taa tene egirae aitodolu irbarnot ooda okuni oogira aitduakino eneikoni teneesi esiai tena mashini naji computer kisidai taa ena siai pii teniyiolo iltunganak, kuansa irkijenani kutitik amu, keret iltunganak kisho iltunganak isiatin, nemeitoki nkayiok kutitik, aapuo aamera, nepuonu aas ena siai, naa ore sii eng'eno naifaa niyata kifaa niyiolo aitumia ena mashini pee melo ake ningiala,

ore entoki nadolita tena pisha natii enewueji naa elelero onkera kutitik eisidai teneeku keetae elelero onkera kutitik naini amu ketumokini aaku keetae iltung'anak le entaisere loponu sininche aas intokitin kumok naasitae tolosho.

Ore ena naakeki, ore oshi keki kenyae enkata osiruai kumok oleng. Enkata enkiama, enkata esupukuu , wenkata einoto oltungani . Naa isidai keki oleng amu ore oshi inkera naa kenyor ninche oleng , mening esidai eitu enya keki . Naa isidai sii kekioleng amukeeta nutrients naa keeta sii entoki naji energy, kisho oltungani nkufu. Ore duoo keki amu menare duoo oshi oleng nenyae naata sukari ,kake kifaa si duo oltungani nenya ake enkiti , nepal .

Ore taa tene, itodoluaki entoki naji juice, tenkutuk olashumpa, natii egilasi. Esidai taa juice tenewoki amu, kisho osesen metaa metoyu, neeku ore enoshi toki naji dehydration natum oltung'ani, nimitokini aata. Enyaanyuk ake juice wenkare teniwok amu, ore sinye enkare, nakees ake sininye nena tokiting pookin naas juice.

Ore entoki nadolita tene wueji naa ntare nateyiengaki natii busher. Ore busher nee ewueji neyiengieki nkishu ontare nemirieki inkiri. Niaku ore tene wueji amu ketii osarge sapuk oibukori , kenare naa ore peelotu oltungani ajut , nishop gloves too nkaik , pemibung osarge , pemesotu imoyiaritin . Nenare sii nishop oltungani nkabuut , nishop orkaputi pemejing osarge nkilani. Naa itorono sii ena amu adolita nkiri ajo kejo maigusa enkop , neeku mmee sidai oleng, kenare neiki nkiri aitalam enkop pemelo ake nejing ele sarge ashu ejing ake kulie tokitin neme sidan.

Ore tentoki nadolita tenapisha, kadolita ajo inosa enkima enkop, netii orori orita enkima. Na itorrono taa tenepeji enkop amu, kenya naduo kujit pookin, neku kelotu ake osiwuo nenap enterit moj, naa ore si peyie esha, nemeeta entoki naitoki amitiki enterit eaya enkare. Neeku ore ena kulukuoni, nimitoki alo asidanu, tenkata enkiremore. Amu keeku naa etanapaki entoki naji tenkutuk olashumpa nutrients pookin, neeku nimitoki ena kulukuoni aitayu endaa sidai.

Ore entoki nadolta tenapisha, na nkishu naatipikaki, nkipandeni nkiyiaa. Ore toshi kuna kipandeni pepiki nkishu, na keji pitodolu ajo etuudoki, oisindano, loibooyo emoyian oltikana. Na isidai oleng',ilo sindano teneudi nkishu amu, mitoki naa nkishu atum oltikana, nimitoki aae.

Ore tene etii nkamiani nagira aponu aingoru enkare. Netii olaramatani otadoikio atua enchoro aokoki nkamiani enyenak enkare. Etii empeut natii ende nagira apikaki , keoku ake torbaket , nepikaki nkomiyani enyenak . Naa ore tene wueji , kelio ajo olameyu oleng enkop , neeku keetae enyamali enkare , naa keetae olameyu niaku ina pemeetae inkariak.

Ore entoki nagira aasa tene wueji ,etuturoki enkop aitayu osinyai .Ore ena kop naa ketii osinyai niaku keturi ake nilepunyieki osinyai apuo asot ten`de wueji nemiri ,netum ilopeny ena murrua impisai.

ore kulo matunda otii ena pisha naa ketuunoki netoishe tee ena shani eisidai taa ena pii amu kepuo iltung'anak atum endaa niaku kiti olameyu nepuo sii ata ing'uesi entim aanya nemepuo, nemitoki sininche apuo aaye nepuo ayau iltung'anak loponu alak iropiyiani eponu aing'orr kuna nguesi ang.

Ore tene naa etii orori opikita irkijanani ikuniani. Ore ena siai adamu enkolong nataasa naa ore apa inakata kayieu apa iropiyiani ainei esukuul nalaaki kewon amu meeta apa oltungani laaalaki . Naa isidai sii ena siai tenilo aas amu kemayiana esiai onkaik inonok. Naa isidai sii amu mitoki ayau entoki najo ilashumba idlleness niaku ilo ake aasu ina siai , aas ina siai ino nilo atum enkiti toki ino ninoto naa kisidai amu kemayiana.

Ore tene etii eselenkei nagira aitayu mautik neishopo ntokitin too nkaik ,pemepuo moyiaritin aibung amu adolita anaa motonyik natuata tiatua enaare egira aitayu peeboli ele taraja pee etumoki enkare ashomo. Aisidai taa pi ena siai amu ore peboli kulo tarajani nitayuni kuna mautik neeku meetae enkare nashuma.

Ore taaa tene etuturo oltungani osilanke lenye ,neloaikar te senkenkei niaku mepuo ingwesi apuo aaok ashu epuoainyialenaaare niaku kepuo inkishu ake ashu intare ele tungani nebolokini nepuo aok enkare. Niaku ore ena siai kisapuk oleng tenkopang amu keetae enyamaliu enkare . Niaku ore oltungani ketur ake oltungani olturoto lenye , lelo aikar, nelo aisho intokitin enyenak , nelo duo amiraki oltungani oyieu nelo amiraki naa keshetishoreki sii ena are , nitaasi imbaa kumok amu kiremishoreki , niaku kepuoi ake aoku neponuni abukoki olchamba.

ore taa tena pisha etii isolai natiikaki, netuudoki enkare ee borehole naa enetipat ena siai oleng' amuu ore, ore ilaramatak nemeitoki apuo aata enoshi naidura, napuoi aidurie inkishu eji amuu meetae enkare naok. kelo ake oltung'ani aturu enkare enye, neaku keisho isuan enyenak. ore sii tiae alo keidim oltung'ani atuturu enkare nelo airemisho neaku meitokini aata eshumash. neitoki oltung'ani alo amir nena daiki nelo atum iropiyiani kumok oleng' neidim aisumie inkera enyenak neidim ataasa ake nkulie tokiting' kumok ee ang' anaa enchetare wo aponaa intokiting' enyenak tiang' ana inkishu neidim sii atipika ilukunkuni, ilotorok amu kelo naa ilo tung'ani atum iropiyiani nemir sii ina are amiraki ilemeeta.

Ore taa eunoto orkeek, na kesidai oleng' amu, ibok osiwuo. Na ore sii, eunoto orkeek, na kepuo kelo amitiki enkare itoki aya enterit, anap nutrients, neeku ore eunore, kelo aaku sidai oleng'. Na ore si irkeek, kepoi aitumia enaa oloip, intokiting oltung'anak, tenkata nairowua. Ore si irkeek, na keyau enchan.

Ore eninko pibooyo enkisuare ooropiyiani tenkinyangare, menare ninyiangu oltungani entoki nitu duake ijo inyiangu, ore pilo osokoni ,nilo iata entoki , enkardasi duoo ningero , ntokitin ningira ainyiangu . Ore pidol entoki nilo ainyiangu nemetii duaake budget ino.

ore enoshi kata meeta esiai niasita, idipa duo ataasa esiai ino pookin, idim ashomo atalaa ake nkejek. amu itorono si ninye teniton, nimilak inkejek inonok. naa ore si enkae toki nidim ataasa, idim ashomo atabaiki ilchoreta linonok, airoroki, nidim sii ashomo atabaiki iltunganak moruak, nilo aretoki aas esiai enye, nemeeta oltungani loosaki. idim sii ashomo atabaiki nkera okishi nemeeta intoiwuo, ningoru entoki niyaki, pee epuo sii ninche aashipa.

Ore oshi tolmarei Lang naa ekinya yiook endaa tenebo, ore tenenyai endaa tenebo anaa olmare naa isidai oleng amuu, kepuo iltungana aamokuno neeku kore enkerai naaji matejo teneeta enyamali keidim naaji atoliki entoiwuoi enye aa papai lenye arashu ngoto enye, nedoli enkotoi naretieki ina kerai neeku kisidai naaji ina oleng, ore sii ina napuoi atoni tenebo idim atayiolo ntokini nagira aimaa, amu ore inakata kelo naaji oltungani aloo as alimu shidai enyena dimidimi ashom aikilikianata kainyoo shida ino nelimu oltungani, naa kisidai naaji ina oleng inakata amu iyiolou naa enikoko teniretirete oltungani oota enyamali.

Ore taa ena siai e Glovo kesidai oleng' amu teneeta naji entoki niyeu oltung'ani enaa endaa ata enaa endaa nao, kekindimi nekipuoi ayaki bora ake toosho esimu arashu iing'er or message nilak, nekiyakini te siokinoto sapuk oleng' amu idolita ajo oltukutuk nye oyau naa ore oshi oltukutuk miibok ninye jam kelotu toldaikabi kutik oleng' nekibaiki enaduo toki niyeu.

Ore taa tena pisha etii irbarnot loormaasai ogira aitasho tidia alo emisa, netii nkikombeni oshi naishoori tenelo nishinda oltung'ani tenaa enkwatata arashu a tenaa nkulie kiguratin ake enaa kuna naji te kingereza, volley ball naa kepuoi oshi aisho oltung'ani kuna kikombeni tenilo aishinda. Neeku ore kula barnot etishipate oleng' egira aanyu meshomo aisho nkikombeni te risioroto o ntokitin naishinda.

Ore taa nanu entoki nadolita tena pisha naa adolita olduka sapuk omirishoreki oji supermarket eetae inkairiak tenda shelf e shumata neetae kuna kariak kutiti naamiri neetae isudaii tende wueji ya are kutiti, neetae kuna e katikati ,neetae kuna supukin, keetae taa sudaaii kumok napaashipasha, amuu etaae noo Fanta noo sprite okulie kumok, neetae eilata nayierishoreki aa salad neetae sukari netii shumbi, netii iryanyanya, neetae noo brokoli aa mpuka , neetae noo kiukamba noo gojets neetae sii kulo matunda noo apple, neetae sii ena gaarrri nanapieki ilolan naji te kutuk oo lashumba trolley neetae sii ninye ekiti beshen naika tidie wueji ore kulo matunda netii nkutiti creati.

Ore taa entoki nadolta tene, adolta ena yoghurt naji probiotic yoghurt ,naitobir enkampuni naji Brookside. Na aisidai oleng' enatoki amu adolita ajo, kisho oltung'ani metaa ore endaa kesioki aisiagika tenkoshoke oltung'ani, na kitobir si osesen.

Ore taa entoki nalotu damunot tenadol tena pisha naa kadamu intokitin naifaa neeta enkaji, ore enkaji enare neeta oltaa, nenare Neeta ewaya naikarrare, nenare siineeta oltoo pooki oltaka aa dustbin nenare sii enkaji Neeta enkima nayierishoreki, nenare neeta enkare nei neitumia tiatuaaji arashu naasishoreki, nenare sii neeta esink.

Ore sii tenangai pisha, ore entoki nagira aitodolu egira aitodolu ajo etii oltungani iyieu neya loon, neeku eewuo aiput enkardasini enyanak pee etumokini aishoo metaa kitodolu kuna ardasini kenare taa pii nishori ele tungani loon. Naa ore tena kardasi kigira aitodolu ajo enyorayioki neeku etaa kishori ake ina loon.

Ore entoki nadolita tene naa ilkitamanyu not oo paashi paasha etii lend, etii zenka, Kcb,Tala, i-pesa, hustle fund oo mshwari. Ore taa kuna tokitin pookin naa kepuo aisho iltunganak loon, naa ore ake peeku ishomo Aya ina loon neitu ilo alak nikipoi aapik entoki naji CRB. Naa ore ake peyie kipiki ine woji miidi nikinjori loon teilo aini apa liwayie ina loon.

Anyorr taa nanu entoki nadolita tena pisha pii. Adolita jumia ore jumia entoki nanyorie oleng' entokitin enye naa mitum too kulie wojitin. Keeta intokitin sidan oleng' nayau ata inaitungua inkuapi enoo. Naa kesidai oshi amu oshi enkata naa ofa neeku ore intokitin enye kemiri tebei eabori, neeaku tenimiidim iyie ainyiangu tekunda ropiani kumok neeaku iidim ainyiangu teneeku etipikaki entoki naji offer. Ore sii engae toki ore peeku itodua entoki tomutandao naa iyieu naa ilo ake aliki nilak te on-line nikiyakini naa tepesho mbaka intaonini nitaanikiki.

Adolita eselenkei naibungita esimu, egira aosh etishapa taa mayiolo ake kanyio egira ena selenkei aimaki kake keitodolu ajo etishipe.

Ore taa tene naa ketiiki sokoni, etii ilmambulini kulo oshi ooshurikie tenesha arashu tenesapuku ongolong, etii noo mama namirita intokitin napaasha aa enkituugu, ilnyanya, otamelon, oo malengen oshi kutiti loo ngera, olmaisurin oo Joni oloo oto, etii sininje iltukutuki metii ingarin, metii iltunganak oo poito too baribarani, neetai sii inkajijik naasheta oo soito. Neeku ore ene naa ewoji negirai aasie biashara.

Ore taa entoki nadoolta tene naa iltunganak le midia egira pookin kila oltungani nibungita kamera enye adumu fidio arashu embisha oo ntokitin naagira aasa tene ogi, egii peyie etumoki aashom atipik social media enare taa neyiolou oltungani atadumu impishai sidain ofidioyi sidain pee etumoki naa ataasa ena siai. Kesidai taa ena siai telelero amu mitokini ake aatum iltunganak ake oopuo atonitonaa kepuo iltunganak was isiatin neeaku naa mitokini ake aata iltunganak ake oo Toni pesho.